Ore emponarato enkijape e CO2, naa keret inkaitubulu, metubulu aponari oleng. Neeku enemaana oleng emponaroto, enkijape e CO2,naa ninye oshi itayu iltung'anak, neng'amu nkaitubulu aokoo. Neeku keretisho oleng, amu keret nkaitubulu metubulu, nepik irmatunda, nenya naa iltung'anak. Neeku lelo omon taa aata.

Ore ntokitin nadolita tena pisha naa hoho. Ore hoho naa keiremi too wuejitin naata enkulukuoni napirr. Naa keyieu ninye enkare neyieu sii enkolong sapuk, keidim ee nitum seedlings e hoho too , toowuejitin pookin naamirieki ilkiek. Nilo, nilo apik nursery ninche ebulu terishata oo wiki are. Ore ake pee ebulu nipikita sii oloip nii nesapuku nintayu ninche ai transplant nilo apik olchamba. Nintoki aisho metubulu terishata oo lapaitin okuni paa niaku tayari paa iya osokoni amirr. Keeta ninche hoho aaa osokoni sapuk oleng ready market amu keyieuni naa ninche oleng kulo tung`anak naa amu keitamelok en`daa.

Ore kuna nadolta naa skuma. Ore skuma, naa keuni tewueji nepir enterit. Ore eninko oltung'ani peyiolou atuuno kuna skuma, naa kelo sukuul enaa class agriculture, intokiting naijo nena.

Tenadol ena pisha nadol naa orpayian oinosita entoki naji kiukamba, ore ena aitubului nemebulu oleng tenkop ormaasai amu toonkwapi osupuki oshi euni oleng, neeku nebulu duo oleng, kake etii ake embata oltunganak oonyor ainyangu toosupamaketi nepuo aitumiyia ayierie endaa. keitobir ena toki endaa oleng amu kitamelok nishori naa latha sidai ,neeku ore enkaitubuli enkaitubuli sidai amu keyau dei ninye nenya oltungani ana ele olio tena pisha anya erok, neeku kea siininye neitumiyae ena aitubului eitumiyia entoki naji irigation embukokinoto enkare neeku eisidai ena aitubului amu keeta nutrients naapashipasha eeta entoki naji iron eeta vitamins naa aiko nejia.

Eibelekenye oleng ena baye tenkop ang tenkaraki ere embaye edukuya naa esiai oloing'ang'e nore sii tenkae enkae baye naa eibelekenye amu keyieuni kuna daiki ashu kuna puka te poki rishata naa meetae naa enkare te poki rishata niaku ekeya neeku keta embutonei kuna puka ebukokokini enkare ore ake piilo abukoki enkare naakepuo kuna puka abulu keoshi sii irkeek pemeibung eh imoyiaritin ashu pemenya naa nkuti kukunik niaku nena baa taa naji nanu aidim atejo eimu naa enkibelekenyata ina baye embulunoto onkaitubulu tenkop ang.

Tenadol ena pisha adolita iltung'anak oinosita ilomon uh ijio kitai oltung'ani obo eh olashumpai netii sii imbasikilini niaku ninche daa adolita egira aanya ilomon egira aimaki embaye naa naaji nae naitaini isiaitin aisho elelero niaku ina adolita.

Ore ena naa inchilingini naara orbaine olosho le kenya ore material naa oshi naitumiae peitobiri inchilingini naa kitobiri entoki naji silver nitokini apik shumata ashu aas entoki naji coating eitumiae entoki naji bronze ore inchilingini te kenya naa iropiyiani oshi iabori naa ore pookin tenkumoki enye nitobirunyieki naa inatoki naji silver niaku nena taa material naapuoi naa aitumia epuoi aitobiru kuna ropiyiani uh enchilingi inchilingini imiet tomon tikitam wena naa nalio tene naa inchilingini naara orboine niaku lelo omon taa nanu aidim atejo.

Ore ena pisha naa empisha oltung'ani ogira aesafisha sewage naa ore enkisafishata e sewage naa kisidai oleng amu kitalamaa moyiaritin kumok anaa cholera omoyiaritin kumok nayau olchafu ore sii enkisafishata osiwuej maa keyau mazingira sidai neyau sii mh neyau sii neyau sii enkijiape sidai teniaku isafishaki osiwuej.

Ore ena siai temurua ang ashu tenkop ang naa keitobirari oshi oleng amu ore eunore orpayek naa keesi oshi te rishata enchan ore ake peeku kenyiku erishata olari niteruni aas eh preparation ashu airem ilchambai nebukokini empeku enkop paa kebik taa naa ashu nepiki nana daiki enkop metubulu niaku esiai ena sidai oleng nesiai ena naitobirari aiko nejia niaku tenadol kulo naa irpayek kulo neton akutitik eton aa enabulunyie nidol ajo keeta afya sidai amu kegirae naa arrip netunoki sii enoshi naji landscale farming niaku lelo omon taa naaji nanu aidim atolimu eipirta eneikunari ena siai enkiremore orpayek.

Ore enapisha tenasipu duo oleng, naa kadol anaa ore kulo tung'anak naa kegirai akuetie ele tung'ani sipitali, amu ketiu enaa etamoyia ashu mesidai. Kitodolu si iltung'anak onapita ele tung'ani ajo keeta kuna tokiting naji mask, neeta gloves, nitodolu njere etang'asaki aisho ele tung'ani entoki naji first aid, nelaikinoi. Neeku naa keyieu father assistance, nedumuni taa amu kajo metii enakop igarrin, nenapi neyai naa sipitali. Idimayu duo nenoto ele tung'ani accident, ashu elelek duo etii maandamano, ashu etii na enkae weji neitanyamalaki amu kenyamal taa naleng. Enijo aing'or ijo keyieu nishir kekinyita lala, itodolu naa emion naata. Neeku taa lelo omon nanu aidim atejo eimu naa ajo kanyioo nagira aasa itodolu naa enapisha.

Tenadol enagira aasa tena eimu ena pisha naa kadolta irkarara otii inkariak uh nadolita inkaitubulu naanyori nadolita sii nkulie keek nauno naagira naa airishaa kuna aitubulu mh ore ena naa keji drip irrigation amu inakata incho inkaitubulu enkare nisulaki tonkuapi naijio kipurkeli niaku eisidai ena baye oleng amu itumoki naa atuuno inkaitubulu towuejitin nemeuno naa nepuo nena aitubulu atum enkare nepuo naa abulu eimu ena siai naji drip irrigation ore inkaitubulu nauni tena oitoi naa ketumia enkare kiti oleng amu enkiti are ake naitong'akino naa ore ina are naa kiul ewuieji neishia nelo naa inkaitubulu awok ina are aitobiraki.

Tenadol ena pisha okuna kera nadol kuna kera ankera natishipate kuna negira adala elelek eeta duo naaji entoki nagira adalare ashu eeta entoki naagira aorro idol naa ajo itanyamalaki ele lotii abori oiborr enkila etii sii entasat nakuatua egira aibung kuna kera amitiki mitoki adala ashu mitoki aara neutaa naa enishia neyas niaku ninye taa naaji nanu adolta tena pisha naa nkuti kera kumok ankayiok dii ninye kuna naa kitodolu ajo kegira naake adala meeta imbaa kumok.

Eepae kaidim atolimu embaye nagira aasa tenewueji amu ore ena baye naa kadolita inkera kutitik naagira anya ormushele naidol dii ninye kuna kera ajo kerisioro pookin niaku elelek aa inoshi kera kuna nemeeta emanyisho ashu inoshi kera nayieu eretoto neinosita pookin endaa nanyaanyuk elelek aa keeta orkiti tung'ani naa loyau eretoto oyewuo duo aret ninche neyiaraki endaa naidol sii ajo etishipate oleng egira kitodolu inkonyek anye ajo etishipate niaku embaye sidai ena oleng nena kera nanu adolta tena pisha naa endaa sii inosita niaku maata duo irkulie omon naa kumok.

Tenadol ena pisha nadol eh inkera esukuul naa kitodolu ena pisha ajo ore kuna kera netii enkopis ormalimui sapuk naa kaitadamu ena siai apa atii sinanu sukuul egira kuna kera aisherekea ashu egira anya endaa tenebo ormalimui lenye idol ajo etii isudai emisa netii ajo sinanu naa inkulie daiki napaasha eitodolu naa ajo etii ninche emasho egira ashipakino entoki naje niaku nena taa nanu adolta tena pisha nishopo kuna kera inkilani pusi aitodolu ajo ine sukuul naje netii naa irmalimuni lenye aare aitashe metooshi ena pisha.

Ore entoki nekintiship tenidol ena pisha naa town sapuk ena naa enidol naa town ena naterretekaki amu ketii irbarabarani sidai netii iltai kulo looji eh street lights niaku town ina naa kidimayu nias biashara ino muto okenyua enoshi naji twenty four hours economy idol sii ajo etii kuna garrin nanapita iltung'anak etii ninche tayari peeya iltung'anak kutoka ewueji nabo metabaiki ae wueji niaku imbaa sidai ena oleng naa town ena sidai aitobiraki nidol ajo kesheta irbaribarani aitobiraki keetae oloshi loji dual carriage alekua lotii shumata keimu ingarrin naapuo idialo likae baribara neim inaponu ena likae baribara niaku enkop ena naendelea naa katukul ashu enkop natii dukuya oleng idol sii ajo kesheta inkajijik sapukin amu eterretene naa iltung'anak tenakop aitobiraki.

Ore ena pisha nadolita engarri nataparapare nanoto accident olee majo taa keeta oltung'ani otelekuaki tene ore inye enaalo edukuya mekire duo elio netii iltung'anak kumok oitasheito kando orbaribara naa kitayu ashu kitodolu ena pisha ajo eiruto kulo tung'anak oleng ore accident ashu ajali ashu orbuket tenkutuk ang ormasae naa entoki torrono oleng niaku ore ilarewak longarrin loltukutuki ashu iltung'anak dii ninye epuo torbaribarani tewueji netii ingarrin kumok naa kenare ake nepuo ang'enu amu ketorrok kuna tokiting naa kelelek naa isababisha naa maisha oltung'anak amu tening'orr ena garri venye enataparipare olee majo nanu ketii hoo duo obo otelekua kake ore ake piitashe iltung'anak neyanyitu traffic rules naa kebikoo.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa services ashu isiaitin oshi naatumi naa tokulo dukai sapukin le safaricom enidol ele tung'ani naa keeta naaji embaye naas naloito aas teine wueji ashu embaye nayieu neretokini mehomo aas teine ore piitum enyamali pookin tolaini lino le safaricom aa enyamali olaini lino mekure eeta network enyamali mpesa ino elelek ibloke ashu ninye akata itu irejesta eh isiaitin akeyie pookin naipirta imbaa esimu naake ibaya ake oltung'ani atua lelo dukai naa ilo naa alo atum eretoto pookin niaku ina baye taa naaji nalotu indamunot ainei tenadol ena siai anchere iretotoni oshi naatumi tokulo dukai le kul le safaricom ashu te safaricom shops.

Enetipat oleng tinilo enewueji amu ore enewueji newueji ene neji gym amu ikilo naa aitisidan osesen lino telo naaji piyata inkuti moyiaritin nainjio ene respiratory ashu migira ayang aitobiraki nailo naake alo aipidipid tene netum naa oltau lino nguvu ashu netumoki naa aepampa osarge aitobiraki niaku enetipat enewueji oleng tenelo sii duo naaji niaku iyieu neeku osesen lino fit ashu iyieu netum muscles naindim ake ashomo gym nilo aipidipid ashu ilo aas kuna mazoezi eetae oltung'ani oji gym instructor ninye likilo autaa naa ilo naake atumoki niaku nena baa naaji aidim atejo emirta naa ena siai ashu ena baye nadolita naa iltung'anak easita tenewueji niaku ninye aidim atejo.

Eepae kaidim naa atolimu ajo kanyio nagira aasa tena pisha amu tenidol ele tung'ani nenapita inkaitubulu tenkiti toki naijio tray ore ena kiti tray matejo duo tray nentoki ena naitadoikini seedlings eton akutitik netii enkulupuoni netii naaji enkiti e poleya ore ake piilo aitadoiki seedlings inonok nipik enkare polepole naa kepuo abulu naa enkiti toki duo naijio nursery onkaitubulu ena ore ake peebulu kuna aitubulu anaa enidolita tena pisha naindim atanapa polepole etu impidipidie amu kelo naa ina kulukuoni aipang nilo aitai ninje tiatua ena tray nilo naa aun ninche tolchamba enoshi rishata taa etabaikitia erishata nauni anaa naa enalio tene mee akeduo inkaitubulu pookin itayuni ashu eidimi naaji aitayuo nena kutitik kake keishori eng'as aaku sapukin.

Ore eneikoni tenotumi kulo ng'anayio lidolita tena pisha naa nchere iun ake olchani lekuna ng'anayio amu ore taa kulo ng'anayio naa ndimu niun eh ni nibukoki enkare enoshi rishata itii ewueji nemetii enkare nincho ebulu pole pole amu inakata naa itum kulo ng'anayio nebik naaji erishata olarin oare ashu okuni amu inakata naa iteru aatum irng'anayio nerrip kulo ng'anayio linonok niwosh olchani aasi ninteru akesu ore ikesu ninoto naaji ewueji nimiraki ashu ready market pailo taa amirr neku lelo omon naaji aidim nanu atejo ipirta naa embaye nadolita nanu tena pisha amu adolita naa kulo ng'anayio egirae aipanga tonkireeti eitodolu naa nchere eyaitae sokoni indim naa ashomo atimira kulo ng'anayio impimoo anaa inkiloi.

Eh ore eninko tenisum oltung'ani ena siai uh esiai ena earata enkare ashu kijio tenkutuk olashumpa swimming naa ing'as aaku eh ing'as aisho oltung'ani metang'asa aas swimming eitumia ntokiting naaji tubes antokiting kuna nitipika mh uh pums atua metaa medoki atua enkare nidol oltung'ani ning'as aisho miteru tewueji nemegut nee nei swim ashu err enkare eton naa itu elo ashu eton itu eeku mi float ninye tenkare amu ore ake peyiolou oltung'ani aeswima niaku kei float tenkare nemitoki naa aaku keure amu keeku naa kelo ake kejing'u ake atua nejing'u oriong naa tiatua enkare niaku nejia taa naaji inko tenisum oltung'ani alasima siyie piaku oltung'ani oyiolo aiswima niyiolo ae daiva enoshi kata naa etupukuo entoki naji enyamali niaku nejia taa naaji nanu aidim atejo.

Tenadol ena pisha mh nadol iloingok oare ogira aara ore enkirrikinoto oloing'ok naa enkiguran oleng sidai naa sapuk neisulaki tolosho le western ashu le kopkop ore ena naa ilo ake oltung'ani aitopirr oloing'oni lino nimbok ore ake piyiolou ajo etasapuka netagolo basi paa ilotu taa airriki iloing'ok ore enkirrikinoto oloing'ok teina kop nembaye sapuk oleng naa keponu dii ninye iltung'anak aing'orr neishangiliae ore oltung'ani naa naaji oisulu oloing'oni lenye naa keeta taa naaji zawadi napuoi ae aisho neku esiai taa ena enkirrikinoto oloing'ok niaku ninye naa ena kake ore tenkop ang ormaasae mesapuk duo nemenyorri ena siai duo oleng amu ekira naa yiok ilaramatak niaku ore esiai oloing'ok naa peitiamaki naake inkishu.

Eyieu taa naaji eng'eno naa sapuk ashu enkiti ng'eno akeduo niyiolou teninko tenirip inamuka naa ore eripata onkamuka naa eng'eno ena nitum naaji oltung'ani itu isomeya tenikiutari ake kake keyieu naa naaji nitaasa ina siai tenkiti rishata naado amu inakata naa indim atamoo ore kulo tung'anak orip inamuka naa kedoli duo oshi anaa meeta ninche iropiyiani kake keeta iropiyiani oleng amu ninche naa orip inamuka oltung'anak kumok neitalaku iropiyiani kutik kake ore baada ya siku mzima naa kepuo kulo tung'anak atum iropiyiani kumok tenijio adol ena pisha idol ele payian ajo eeta inamuka kumok oleng naagira arip naa kidim dii ninye naaji ake atiripa nikilo aoshoki oranki naa ilo naake alak nena services pookin tofauti niaku eisidai ena pisha naleng.